Gino manyalo kelo mor e ngima dhano en pesa maneno ka ni kata bedo kod mwandu moloyo to bedo kod pesa ka in go tinyalo yudo thuolo mar yudo gino ma samoro chunyi dwaro kaka yudo gigo mochuno e ngima dhano kaka chiemo law, tero nyithindo skul, timo gigo ma kelo dongruok e aluora ma jii nitie. pesa ber ka in go tinyalo konyo jii e gweng' , inyalo ng'iewo gigo ma chunyi dwaro, inyalo timo achiel kata ariyo moko e gweng'. Ok inyalo koso bedo kod gimoro ma chunyi dwaro ka in kod pesa.

gini en law, law nyalo miyo dhano kata ngato nyiso gima en kaka ngima ma odago kata nyiso chir mare kata chia mare ,law bende nyiso kido kata chia mar oganda e aluora mawa dakie ,law nyalo nyiso kit tije madhano timo kata tich madhano timo, law nyalo keto ng'ato nyiso ngima modakie, law bende nyalo nyiso ngato gima en mopogore gi joma moko, kiruako law maber mowinjore kod kuma intiere kata mondisore inyalo bet kod chir ,law maber kata mondisore nyalo miyo ibedo thuolo kuma ji oriwoe ,law konyo wa bende kuom migao mopogore opogore, law umo dugwa ,law bende..